Mae en olemo mar mzabibu kendo ji mang'eny ohere ahinya, kata kamano nengone bende ntie malo matin ti ji mang'eny ohere. Kidwa chame, ntie yore ariyo mar chame kata yore adek mar chame. Mokuongo, iluoke maler, tikete kumoro, ochwero pi tichame kamano. Mar ariyo, inyalo rege kata wawacho gi dho ngere blend e mondo obed kaka juice mimadho. Mar adek ntie joma rege to tiyo kode e tedo gik moko kaka cake, jomoko bende loso kode gima wahero ahinya madho ma en yoghurt ikete ie to jomoko chame bende kuondego.

Mae en kar ohala, kendo kae e kumwa yudo gimora mora mwa dwaro ka wadhi manyo kony mwa dwaro. Sama ichiwo nwa kony kata mimiyowa gimwadwaro, wawinjo ber kata wayudo ber ahinya. Kae en bende en od romo moro, mipuonjo ji kaka oneg obed ni ichiwo services ne jok ma watiyo negi maber ahinya.

Mae en chiemo ma nigi nengo ahinya e del kendo waluonge ni macoroni sausages. Sama idwa tede kata idwa lose, nyaka ibed ni in gi sausages nyaka ibed ni in gi macoroni bende. Nyaka ibed gi nya sufria mari gi kitungu gi nyanya meki ma idwa tiyo godo gi mo. Kidwa lose, ikuongo ikao macoroni magi tichuoe sausages magi, tiketo pi ka pi osewalo, tichungo gi e ie kanyo to gidhi nyosre ahinya ka gichiek to gi chiek duto. Bang'e ka gisechiek kamano, ikawe tikete tenge, ikao sufria moro machielo, ikao kitungu mari, gi nyanya mari gi moi ichielo maber. Inyalo medo viuongo meki midwaro medo e ie kanyo, to kisemede ikete mochiegi maber tikete e ie kanyo tiloke matin, tiwe ochiek kuom dakika apar moro, tigole titoke e san tinyalo chame koro ka en kamano.

Mae en fashion kendo onyiso kitwa, nengowa, timbewa e alwora wa, kendo kaka wan wawegi wakao gikwa ma nyachon mane watimo. Kendo okelo rapar ahinya e gigo machon ahinya mane ji timo kata kit rwakruok mane chon ji rwakre godo. Sama watim gik kaina gi bende, nyiso dhowa ahinya ni kamae e kaka ji ne rwakre, to kamae e kaka ji be netimo gik gi e ndalo machon. Kendo mae ne kelo kata miyo ji riwre kamoro achiel, to ji bet e gimoro achiel, to ji bedo kanyakla nikech magi riwo ji kendo timbe gi be kelo ji. Kaka mae, waneno ka oting'o koo, koo e ndalo machon nitiyo godo e puoyo chak, ma ng'eny ji nohere ahinya ka ne gitiyo kode.

Mae en chiemo ma mchele, ring'o gi oganda. Kidwa lose nyaka ikuong ibed ni in gi gig te. Kidwa tedo mchele ikuong ikao pi, mo gi chumvi ikete e kendo, ka pi osewalo maber kiseluoko mchele mari maler, tikao mchele, tikete kanyo tiweyo mchele mari chiek kuom dakika pradek, kata matin ne mano. Ka pigi oseduono tiume tiwe ochiek maber. Oganda kidwa chielo, ikuongo ichwako oganda machwakre maber ahinya mabed mayom kabisa, gi ringi bende isechwako bende ma obedo maber. Ikao ogandani no gi ring'o tichielo kamoro achiel, to iketo gi e san to ji nyalo chamo koro.

Magi gin nyithindo, kendo magi gin jo tugo. Magi kata kit tugo margini ni nigi nengo ahinya. Kidwa tugo gini, kaka mae en tuk mpira, nyaka ikuong ibed gi mpira kaka waneno gin go no. Nyaka ibed gi lepw lepgi mag tugo mwa luongo ni jersey m gitiyo godo e pap ka gitugo. Nyaka gibed nyithindo mong'eyo kaka ginyalo bet ni ging'eyo kaka mpira itugo, nyithindo ma kitgi beyo kendo gin gi luor ahinya niekch magi be te dwaro kit luor, kendo sama itugo mae nyaka ibed nyathi mo dende bende yot kendo nigi gombo ng'eyo ahinya kata nigi mor ahinya sama in e pap kitugo gigi. Kendo magi konyo gi ahinya kendo puonjo gi ahinya.

tijni ni gi ber ahinya kwa time nikech omiyo wayudo kaka wakonyre kendo wayudo kaka wanyalo kungo gikwa kendo wayudo yuto marwa pile kata chiembwa ma pile ma ok wamanyo matek ahinya kata ok wachandre ahinya .

Chiemoni kidwa chame nyaka kuong olose maber ahinya kaka kae wan gi ring'o, gweno, mchele, sup, kachumbari, chips gi alot. Kidwa chame. nyaka okuong otede maber ahinya, to ng'eny bende chiemo kaina gi iyudo ga e otende bende, kinyalo dhi e otel, tinyalo yudo gi ti ichamo gi e yo makare. Kidwa chamo gi bende, nyaka ibed kama ber ahinya kendo nyaka ibed ni in ka gi osiepeni moko ma uriuru kamoro nikech chiemoni ng'eny bende ok inyal chama ng'at achiel. Kuriuru gosiepe u, tubet kamoro ugo mbaka, tuchamo kit chiemo ma uluongo mondo okelnu.

Mae en tong' moboki. Kendo kidwa lose nyaka ibed gi tong'. Kisebedo gi tong', ibedo gi mach, gi pi, gi sufria mikete. Kisekawo tong' ipangei e sufria mari maber, tikawo pi, iolo, eie. Kiseolo pi tiporo chumbi matin, tiume. Jomoko johero ume gi jwala, jomoko koseume gi jwala to ume gi wi sufria. To iwee ochiek kuom dakika piero adek, to igole ka osechiek maber ahinya. To igole ikete e san mondo okwe.

Mae en mchele, rabuon, carrots gi ang'ina. Kidwa chame, nyaka okuong obed ni olose kaka oloseni, to mondo ilose nyaka ikuong iket mchele e kendo gi carrots bende e ie kanyo. Kagisechiek, ichielo rabuon mamari gi cabbage mari gi carrots magi kamoro achiel. Ka giseikre, itoke san, kisetoke e san, ikao kijiko ma mari, tichako chame ka osechiek maber ahinya.

Mae en pitho mar alot mopogre opogre, kendo pithoni osekao kare kinde ma sani kendo ji mang'eny tiyo kode ahinya ni kech okungo pi, kendo okungo kata ka in gi puodho matin tinyalo pidhe gik moko mang'eny. Pitho kaina ni bende osemiyo ji mang'eny osebedo gi mwandu ahinya kata gik mang'eny ahinya e puothe gi kata kar gi ma giloso. Sama gik kaina ni timre bende, miyo ji mang'eny uso kuonde mopogre opogre, kendo en tich maber ahinya. Kendo mae miyo in iwuon inyalo bedo gi rieko kata ok iti gi pesa mang'eny kidwa go yath kata ok iti gi luya mang'eny ne pur kata timo gik mang'eny ahinya, nikech mae, ipudha pudha to gigo iketo kamoro achiel. Mae osemiyo pur obrdo mayot ne ji mang'eny matimi pur gi ohala.

Mae en ring'o, kisenyiewe kama iyang'e, tikele ting'ade matindo tindo, kiseng'ade matindo tindo tikete e sufria ti iluoke maler. Kiseluoke gi pige miluoke go mothiure go ikete e sufria to chwakre matin. Kosechwakre, tikao kitungu ting'ade eie, jomoko tede maonge mo nikech ng'enygi iyudo ga ka ni gi moe gi, kata iketo ne mo matin, tochiek. Kosechiek molokre mabiro ma rabuor, tiolone kitungu e ie to ochiek gi kitungu maber ahinya. Kosechiek maber to ikete ne nyanya, kiseketo ne nyanya to iweyo ma nyanya chiek mabed mayom ahinya, kosebet mayom to inyalo chame kamano kata jomoko jo keto ne sup mondo obed mar kado ma opoto maber ahinya. To ichame gi kuon kata gi ring' gi mm chapat kata gi mchele.

Mae en tich mar juakali. Timo juakali, nyaka ibed gi lony mar ng'eyo kaka iloso gigi bendi, kendo ka idwa time ng'enyne otiyo gi chumbe kata gige chumbe kata mabati. Sama idwa time nyaka ibed gi gigi matimeo godo, kaka mabati, nyundo, msumal seche moko bende lo nikech kaka jikni, itiyo godo kimuono i jiko nyaka ibed gi lo. Sama iloso gigi bende, nyaka ibed ng'ama otang' ahinya ni itiyo gi gige ma bende nyalo hinyi nikech kaka mabati bende kimako marach, nyalo ng'adi. Sama itiyo gi gigi bende nyaka ibed motang' nikech sama igoyo gik moko kaka chuma, chuma nyalo hinyi, koro nyaka ibed gi lony kata ng'eyo kaka itiyo gi gigi mondo kik hinyi kitiyo kodgi. Bende nyaka ibed ng'ama ong'eyo kaka tiyo gi gigi kata ka timo gimoro mondo olos owuog maber, ikiyud kaka inyalo uso giki miloso e alwora mitie.

Mandas kod chai ng'enyne aja tiyo godo ka an gi welo kata an awuon ka aikra adawuok adhi kamoro, to atiyo kode gokinyi ka adwa madho chai. Iyudo ka en chiemo mayot, nikech oseikre kendo entie kanyo, kendo ok chandi ahinya ka isebedo gi mandas. Kisechwako chai mari, to mandas ma kar ma in go ichamo to iwuok idhi e yoreni.

Mae en mchele gi oganda rabolo be ni kanyo, to avakado be entiere. Sama idwa loso chiemoni to nyaka ibed gi mchele, nyaka ibed gi oganda. Ikuongo ichako oganda yore, kisechwako oganda mochiek mayom maber ahinya, tikao kitungu nyanya gi mo tichielo kamoro achiel, tiketo mchele mari goganda bende e ie kanyo, tirude tiume tiweye otwak kuom dakika prang'wen to nyiso ni ochiek kendo oyom maber tinyalo chame.

Mae en tich mar pur kendo kae waneno ka ji adek gi nie e puodho, to ji ariyo ntie ma komo. Ma ene kosepur to puodho odong' kamano, tikomo mondo cham oyudre kata oganda kata gima wapidho. Nyathi moro bende waneno ka ochung' kae, ong'icho kaka ji dhi tiyo tijgi kata kaka gitimo tijgi. Samwa komo kamae tomiyo wan bet gi geno ni gik mopidh e puodho kata gikwa makwete e puodho, ti makare kendo bet makare ma wanyalo yudo godo gik ma wakonyre go e ngimawa.

mae en tong gi kuon gi maembe gi chae, ka idwa loso chiemo ni nyak aikuong ibed gi chak miloso go chai ma oppoto maber kaka mae, ikuong iketo chak ma chuakre maber ae iolo ne pi mayien maber ahinya asto iketo ne majan asto chachi chiek maber ahinya ,bang'e iketo dakuon maka dakuon oseyienyo tidedo kuon ma mari to iketo e sandi kirito mondo ichil go tong michame go ,kiseketo tond e san ,isetoye maber to ichiele ,kasto ikawo kitungu gi nyanya ti ng'ade iye kasto ichiele maber ahiny kosechiek ti toke kamae , kisechame inyalo kowe ginya ole mo mari ma en maembe kaka mae miluoko maler tikao pala ipile go matindo tindo kendo itoke e mesa mi cham chiembi maber ahinya.

Mae en arus, kendo arus ka itimo to ji ni gi mor ahinya e alwora kata kuma gintiere no. Sama gik machal kamae timre, to wayudo ka ji oriure kendo kelo gik ji kamoro achiel. An ka nakuongo achung' e arusna makuongo, to ne hera to ne en mor e chunya manawinjo nikech kit dusruok kata kit rwakruok mane an go ne kelo mor ahinya kama ne antie. Kendo sama urwakru machal, to uwuok kamoro kudhi machal gi lewni motwang' mabeyo, to kelo mor ahinya kama untie no.

mae en jiuce gi cookies ka idwa loso juice nyaka ibed golemo milos go juice kata ibed gi machine miloso go juice kata mawaluong'o gi dho ngere ni blender, cookies bende kidwa loso nyaka ibed gi ngano kata inyalo ng'iewo moselosi ei duka kaka mag supermarket, kwa dok e juice ka in gi olemo kaka maembe rabolo mananas inyalo loso go juice ni kiseng'ado gi matindo tindo to in gi machine kaka mar blender ,inyumo giki go e iye kanyo to irego gi magi bed mayom kabisa, sama irego gi to giyom ahinya to olokre juice ma ikawo e glass kata iketo e fridge to obedo mang'ich ,bange inyalo madhe kosekue gi cookies mari gi nyama tunda ni moro e bathe